Ndona mbica ĩno nĩndĩreciria tũana tũtũ tũthiĩte programme -inĩ ya kũheo irio handũ na nĩtũroneka twĩ tũkenu mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩtũraheo kĩndũ tũngĩrĩa. ĩronekana tarĩ programme ya NGO kana ya gĩthirikari metĩtwo handũ nĩgetha maheo irio.